Kwĩhota nĩguo ũguni ũrĩa mũnene mũno harĩ ciama, harĩ ikundi -ĩnĩ cia atumia, ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, atĩ rĩrĩa atumia makorwo makĩambĩrĩria ciama ici, nĩ makoragwo mahetwo hinya wa kwĩhota, nĩ tondũ rĩrĩa mambia ikundi ici rĩ, nĩ ũkoraga atĩ rĩrĩa magĩcemania hena mbeca iria, mũigana wa mbeca iria magĩkoragwo maiguwanĩire atĩ, ici nĩcio mbeca iria tũbatiĩ kũruta o rĩrĩa twagicemania, angĩkorwo makoragwo maigĩte marĩgĩcemagia ohe wiki maita merĩ, ũgagĩkora mwĩigana ũrĩa wa mbeca marakĩruta rĩ, atĩ mũtumia o wothe wĩgĩkundi-inĩ kĩu, nĩarakorwo akĩheyo rũtha rwa gũkorwo agĩkumbata mbeca icio, nĩ tondũ no agĩkorwo nĩa ena gathĩna ka hinahi, agagĩkorwo ndakĩrĩ na mbeca, no rĩrĩa athiĩ gĩkundi-inĩ kĩu, agagĩkorwo akĩhota gũkumbata mbeca icio, na rĩrĩa athiĩ nacio, agĩcikumbata nagĩtuĩka wa gũgĩthiĩ nacio, ũgakora nĩ akĩhota gũtangĩkĩra kaũndũ kau, koguo ciama ici ikundi-inĩ cia atumia nĩ imateithĩtie nĩ tondu nĩ makoretwo makĩhota kwĩhota atĩ matirakorwo, makĩhoka ũteithio kuuma kũrĩ andũ angĩ, nĩ tondũ nĩ makoretwo nĩ mahetwo wĩyathi wa kwĩhota.